En yu akere mat ne kakipaishe kasit. Ko ni ko pandaptai nepo kasari amu makomi tiletap kwenik i, a makomi pelet ap makaa. Kipaishe kasit ne imuchi kenyoru ng'atatek ap tuga kechop ki ne kikure biogas. Ko biogas komuch kepaishe kechop kasit ne kikwanye, nekichope amitwogik eng' kurgat amu inyunyumi kasit ako mai iyeto, matindai karamet ne oo, matindai kasishek che chang' che makat ke paishe.

Yu akere komi ngwek che kakikol. Mi spimach i, mi kutuguik i, ako amitwogichu tugul ko kakikol eng' komasta ne kitikin ana komasta ole mami mbaret netya amu kakipoishe pakoinik keteleli ak kende ng'ung'unyek asikepise peek. Ko ki nepo kamanut amun imuch ikol tuguuk che chang' eng' komasta ne kitikin ako much inyoru rurutik che chang' ngiyanye ak yutok ye ikole ng'ung'unyat ne mi ng'uny.

en mungareet ab SACCO komagaat konyoor lesyenisyek kobun serkalii anan ko biik chemii um eeh kandoinatet amun niton kotoreti kochop tetutik anan ko ngotutik chemagat kisuup atkaan koraa simaait kobeet wakulima anan koo biik chegonore rabinik kwaak en SACCO amuin nito koribe rabink kwaak ak kogochin um eeeh igochin kiit negigureen kayanet kole mobetoss rabinik kwaak amun rabinik ngendee gomostaa aenge komuuch keboisien kyaleen gii neoo kosiir yeganam chitugul rabinik kyiik iih ak konde benkiit nyiin ko inegei lakini ngondee SACCO kounon koyoni chito kole ngande rabinik chuuk komii komie motwoee chii omun mii ngotutik chegigesiir chegigetet iih kole riibe rabinik kwaak, ago tindoo koraa um eeh um kayaneet kole ngwogosom rabinik choton sait agetugul konyoruu agosuub ngotutik chegigindee

Sometab rabishek en kasari kou Tala ko kiit nebo komonut amun ng'onamin kaimut aketukul anan sait aketukul imuch isom rabinik sait aketukul ak ko imuch iliban sait aketukul Um amuun kora imuch iwekte rabinichutok ii, malasima iwee kelee kewee benki, malasima iwee SACCO, malasima imusyi chii sinyoru rabini chotok, inyendet aKk simoing'ung kityo imuch inyoru rabini chotok en chokyinet ak ko imuch iwekte rabini chotok ak oliet kitikin nemii barak ak kotoretin rabini chotok istoe shidaishek cheketinye en kasarato.

Nii ko kolsetab kisasa nekikoit amun toreti mising korib beek chemii ng'ung'unyek amun ng'olal asista neo mising komong'u beechotok ak korur kobaa barak, so irurii ng'ung'unyek, ikol kitung'uik anan ikol minutikuk akityo ibal kering'onik cheimong'u keswechoton kobwaa barak so akityo irongyi beek oriit ndokoirongyi beek oriit komuch koribok bechotok en kasarta nekoi amun nyoru minutik bechotok amabir asista sikomanda, en niton sana sana ko kiit nebokomonut en komostinwek che motao robta anan ko motomi Beek atkan kora.

Ofisit ap ODM komi taon plaza ne kikure Barng'etuny plaza. Mitei second floor room number 13.Ofisit notok komitei yotok kong'ete kenyit ap elipu aeng' ak tisap komi yotok.

En yu okere chepyoset ak boyot neuon bunu imbar akobunu koloe rurutikwak kou nyanyek okere konde gradit okotoretige koloe komye koipee komyee okere komi imbar okere kabisa ketik ii okere inkwek ii okere bandek chekokosoyo so okere koipee minutikwak anan ko rurutikwak koipee kwoldo koib keboishen en kurgat.

Eng' yu ketik che mengechen che tako mi kaptuta. Akere ketiik che chang' missing'. Eng' tapan yo kora anan patai yo akere postinik aeng' chepa stimet, akere Cyprus eng' tapan yun i,akere Gravelia, akere ng'otwet ak akere kidogo ne chute kowendi yotok kialdaei ketik che mengechen.

Korotwechu kobitunat mising en korenyon amun mite ko kiit nekiboishen ng'ot ko tindo chii, ng'ot konyikis chii anan ko tomonon chii so kiito keboishen amun kinome wendi chito iib kotoretke konam beek ak konde oriit, ko ndokokonde oriit kochoran loinwek oeng chebiriren koboru kole nyikis chito, ko ng'obor akeng'e koboru kole momii monyikis chito, ko ng'obor oeng chemotoku komnye koboru kelee maititayat koroito kebimanen ak konyolu kechang chito akee.

Eeh nii ko kolsetab mukwaraek, ko mukwaraek komoche olechang beek anan komoche elee sereet, ko mukwaraek ko amitwokik chekororon kabisaa amun chebo kipkaa amomoche kasi neoo amamoche boishet neoo, iwendi icheng keswek akibal kering'onik ak imin komnyee iste timdo ak isemberchi, ko yebata arowek ang'wanu kong'ete ang'wan akoi loo ko kokorurio ak ko imuch iketyi kora ikol iin komosto ng'o nimbo barak kobite ak inemu tikitikyik amun tikitik chekeome.

Eeh lakwet neming'in kobokomonut ko konyor chekab kinet chebo mama chetai amun makaat koreri lakwet en arawek loo amaboishe amitwokik alak tukul, chekab bo kinetab mama ko tindoi komonut neoo amun tindoi tukuk chechang chemokotin en bortab lakwet chebo komonut ak ko makat kecher kamatik aketukul kokochi kinet amat koeten, amat koboishen amitwokik alak tukul amait arawek loo lakwet amun niton kinyumnyumit konyor lakwet mionwokik alak tukul amun en kasaratonkkotom ko kimiit bortab lakwet kwam amitwokik alak tukul.

Nii ko kolsetab bobeek, bobeek ko amitwokik chebo kipkaa chetoreti borto kabisaa koborien mionwokik am kokimiit borto atkan kora, bobechu ko kiboishen Um ibindab kasari anan muswoknotetab kasari sikosikyi kekol ak kiyeb rurutikab bobeek amun kinome ng'ung'unyek ak kinde besinishek ak kinde olemonyoru asista amun bobeek komoche oleung'at amomoche asista neoo momoche beek chechang kora moche kityo koik beyot ng'ung'unyek kobitos eng' chokyinet ak ko eng' oliet nemii barak.